Ore naa sii nanu naa kajo ore enaiko peyie aasishore iropiyiani peyie apuo aret abaiki enaa enatejo duo ,kaiger naa nanu entoki naji budget naa ore inatoki kelimu ajo kainyoo enare nainyangu tenatum ropiyiani naaje naa kenooropiyiani aja .matejo tenaa nkalamuni ayieu, mbukui, endapash ,olorikan ,naigero naaji ore ninche ayieu nainyangu na ajo noropiyiani aja ajo pee ainyangu. naa kaaret naa inakata peyie maitoki ishangitie ropiyiani ,nematumito naduo ntokiting nayieu ashua naloito dukuya toosiaitin naa ainei. neeku kenare naake neiger kila oltungani ntokiting naayieu neinyangu oropiyini nayieu neitumiya.

Ore naa ntokiting najo siinanu naidurunye agira aitukisho naa kajo sii nanu ntokiting naijo nkaraeni amu ninche naa oshi eitukishoreki ,naitoki naa aata entoki naijo irbaketi, noshi tokiting naa naaji pegs naa ninche egamieki nkilani ,naitoki sii aata emburashi naojieki nkilanik, naitoki aata sabunini, oloruko oloshi naake lekawaida ,naitoki naa ata entoki naji homo odaoni naitongu nkilanik aitobiraki .neeku ajo naa nanu ninche enare ake ashu niche aidurunyie agira naa aisujisho tiang.

Ore naapa entoki nayawua oleng embatatai naa inabenki e chess na entoki naji isilen sapukin oleng naya ltunganak aa ore kulie na lina ampuni ltunganak orikito inabenki netii nkulie biasharani enye nepuo aisilen iropiyiani nemelak na nisudoo ninche kulo tunganak enasiai oleng neaku ajo etii apa elejare sapuk natii atua inabenkininyanaliri keeta enkarna sapuk oleng eyiolo naa openy ajo meeta ropiyani neakubeshomoita apa ishooyo ropiyani sapukin nepuo ai transfer ropiyani from account ya aya enkae neemeeta ropiyani.

Ore naa saai naya ajutito ildirooni ,naa kajut aoshi ildirooni lainei enaa katitin uni teweki nkatitin natumoki amu ore oshi ildirooni naa kepiki ntokiting naijo ndaiki naa ketii nkukunik naanyor daikin oleng ,neeku ata itii aja ore akeyie enkaji naata endaa netii nena daikin atua ildirooni, kejing nkukunik ,kenjing nkalaok napuo aingoru sukari ,nejing irgenje loopuo aingoru nkurman ormusheleni ,naa ore naa eninko peyie imbooyo ina naa ijut oldiroo lino, ijut ildirooni nilo naa ainguraa ajo metii, nilo naa aya saai sidain ingira yie ajut ,ore naa saai na matejo kitegemea ajo kebaa oldiroo lino ,nilo naa ayakikisha ajo kisafii peyie iyaraa nkukunik naagira siininche aingoru ndaikin enche .

Ore naa mbarakinot najo sinanu natipikaki tialo ilchambai peyie mitoki inkishu kumok adaari naa ehomoki naa apuo aor inkishu metaa ore inkishu nemedaa tiatua olchamba obo tenkata naado .Naa ore sii aetoki oshi nikias iyiok naa nchere ore enkata nashaita nepuo ake nkishu adaa tiongota nimitoki adaa tiatua ilchambai , nepuo adari amu ketii naa inakata inkujit idia nkae shoto enkop ,kaa ore tenakata teneaku etoyio enkop nepuo naa nkishu atum endaa iloshamba amu keaku naa itu ninye etoyu , netum inkishu endaa, nimintoki aisho nkishu kumok edaare olchamba obo, nchoo epuo ilchambai lopaasha ,ninyiangaki sidii kuna kishu nkujit neeku naa keret oleng pemitoki aa olchamba atoyu naa.

Ore na enasiai ajo na sinanu esiai e portal tosukulini na esiai na natareto oleng olosho le kenye tesiai enkisuma amu ore nabo eshomo aret nkera metaa ketum ninche enkisuma te online neaku ore ake peebol kunakera inewueji nepuo atum enkisum enye pooki nepuo airo ormalimuni lenye eimu online classes na etareto irmalimulini metipika enkisuma inewueji neret ntoiwuo tenkoitoi na kidim entoiwoi atayiolo ajo kebaa ropiyani esukul natalaa kebaa nayiauni kanyio enarebnainyangu entoiwoi ana mbukui amu kitadolu ajo kakwa kisumaritin eetae nitoki sii aku etareto ntoiwuo peyiolou ajo kaiegira nkera aikunaa enkisuma nepuobnkera pookin adol ormalimuni.

Ee kaidim naji nanu atejo kanyor naji nisumare inkera inakop naa naji nyeri natii naa inasukul eDedan kimathi amu isidai naake tenepuo nkera ayiolou nkulie kwapi nepuo atumore onkuliek kera naingwaa loshon lopasha tinilo nai sukuulini naijo nena , nilo atumore nkera ompukunot pookin naingwaa iloshon pookin naa aning naake sinanu ajo sukuul sidai nayiolo nejia neeta amu ore nchoreta ainei nashomoita inasukuul naa kaidim atejo sukuul sapuk sidai naitayio ilarikok , nitau ildakitarini , nitai naa ampaka engineers , etareto oleng olosho amu eyawua naa iltunganak letipat naa sukuul nayioloi ajo kisidai na naa keeta naa tipat oleng tolosho. Neku karik naji inkera ainei misumare inewueji.

Kaidim na sinanu najo ore enkitaunoto ontokitin naji na ntiketi netaabenyamali sapuk amu keeta na esiai sapuk oleng epuo na ltunganak aosh olaini nepuo aiput mbala petum enatoki naji tiket na Kesidai nai peyie peetae eniko oltungani peeyie etum inatoki naji tiket eimu esimu online ashu emesej peyie epuo na ninche atum tesiokinoto neaku ajo na sinanukenare ake neetae entoki naji self servive indim nilo nirony emashininitum tiket ino ashu itum ake tesimu ino tii ang neaku kajo na nanu pemitokini aiput nkardasini neoshi olaini ltunganak kenare ake niteleki inasiai.

Ajo na sinanu ore Ing'olikinot nagira sai enkop pookin aimaa na shida na naji enooropiyiani, eetae shida naji enoropiyani ore nye kelwanza teleosho lekenya metai ropiyani pii etii economy abori amu eeta na inakop aang esile sapuk oleng amuu eeta na ninye esile natoomonutuo apa apuo ashetie irbaribarani neyau maendeleo negirai sai atalak isilen oleng netii ltunganak otii abori neaku ajo na nanu shida sapuk oleng na kajo enkop pookin nagira aimaa neaku naa shida oropiyiani eetae tenakop oleng nakenare ake peyau ltunganak economy shumata.

Ee ore enkirewara onkiyawu na keret oleng tenkitadoyioroto onkiloi osesen amu ore oshi nkiloi osesen na eilata sapuk nayau na ore peaku ilo arew nkiyau na keaku naa ingira alo naa alo na metaa metii enailata osesen nilo na ai reduce enailata neaku naa intadoyio nkiloi oleng na kesidai amu ijo ake enkwatata amu ore pikwet anaake ore ltunganak oata nkiloi kumok na inepu emanita orbaribara tedekenya ashu a teipa a inkiloi na ejo piitadoyio neaku kajo naake sinanu kisaidia oleng alo na aishi eilata pii tosesen loltungani.

Ee kajo ake sinanu itaroyie esimu emboita onkera ekunoloongi amu etaa oshi taata ore kila enkerai neeta esimu enye na ore na kuna kera eeta simui enye keaku tiatua aji ake eton ninche notoni aitumia simui nejing social media anaa Facebook, tiktok, watsapp na kajo na nanu mekure etiu ana apa amu ore nkera eapa ore matejo tenepuku tesukul ashu weekends nepuo atumo nedala na nitobir na ina bond enye naata kake ore oshi taata ataa ore kila enkerai neton tesimu enye neton aingor videoi neton ai scroll toktok neaku naa itaroyie oleng emboita onkera metaa metumo teneyieu netumo niriwakino irmeseji tenkoitoi naa e watsapp

Ore ingolikinot naagira irmalimuni iaimaa naa kangas naake ajo iropiyiani nemeetae etaa naa ore peeku meetai ropioyiani naa mepuo nkera aatun kuna bukui naitosha ana textbooks naitumiya tedarasa naaa embae naa ina naitanyamala oleng amu tenaa kera nkera tamanini tedarasa ninepu ajo mbukui ninye nemebaya tomon eetae na keeku naa chalenging tormalimui ninepu aa meeta olosho pi risoses naisume kuna kera, neeku ejo naa chaleng ina natii sukulini kumok ,meetae risoses na aore sii enkae naa ena naa naji elaare ormalimuni ,melaki irmalimuni aitobiraki neeku ajo naa nanu keisidai ake teneponikini irmalimuni ropiyiani pee ees ninche esiai aitobiraki, nening ninche esidai nayauni risoses naitosha naa ndarasani.

Ore na eninko embenki e central peyie ilepunye osokoni le forex na nchere kepuo na aisho enaa naa ampuni eforex iropiyiani naitosha naasie ninche esiai nepikie resources pookin nayieu neaku naa amu ore entoki nayieu ninche oleng na entoki naji capital neaku tenintakj nai inatoki naji capital neaku etareto oleng ore si aitoki keyieu nintaki aishoo laitengenak lopuo naa ninche aitengen ltunganak eniko peas inabaenaji forex neaku teneaku keetae lolo oji resource person na kepuo na aretu oleng neyau ltunganak kumok atua inasiai naji forex na kelo na ailepunye ninche oleng na kelo aretu na keaku naa esiai sidai etaasa oleng.

Keeta naa wejitin kumok naidim olopeny lengari anoto weji neitobirie engari naa ajo siinanu tormutandao ashua teonline ,ore naa eneiko peyie etum naa kelo ake onlineweji naaji naijo gugul ashu instagram, ashua tiktok ashua facebok nelo naa aisach iltunganak loitobiri ingarin iwejitin neyioloi naaa nelo naa abaiki tena ketii eweji netaaniki eweji netii ninye nelo naa abaiki ineweji ,naa esiai sidai ormutantao naa keeta chalenges matejo naaji ketii iltunganak oitaakuno enaa keta nina wejitin, nemeeta naa kepuo naa ninche apur iltunganak ,neeku kenarikino ake neeku iltunganak keyaful taangas naa ajuru eweji eton eitu enya engari.

ore naa ngolikinot natii ormutandao ingira olairemoni ainguraa entoki naijo bei oontokiting ,naa nchere etii naa entoki naji internet nemebaiki nkulie kwapi ,oree pee eku metii netwak nkulie kwapi ,ore naa ena toki naji netwak kejo aaku nairobi etii oleng, nemetii naa kuloo oshon liatua ,kulo ushaago naa inaalo naa etii enkiremore oleng neeku kenare ake niegurari ina ,ore ai toki keeku keikumok ilamirak neeta bei enche tofauti ,naaa ilau naa oltngani ajo kalo losipita kalo lemesipita eti loota bei kutitik kake endaa naa toronok emirata ,neeku ajo naa nanu keetae chalenges kumok naa are nepiki ,keyieu naa nepikita busta idialo naa ayatua naa naunishoreki .

Ore naa taata ira orbiashari ,ore oshi taat iltungank kumok toosimui elaki mpisai enye, amu inakata meimin iropiyiani enye enapita ashu oeru irmukurani ,neeku eyawua ena bae nkiasin torok nitoki ayau sidain amu ore nkiasin torok nayaua naa nchere etii ropiyiani naimina ereuni naa tesimu aakiriu ake oltungani ropiyiani nitoki alo ashuk eshomo eweji neshomo ashu eiriu nelo ainyalaki nimitoki aashukunye, ore enkitobirata naa ore ntokiting naijo paybil tinilo alak tina bae naa ekincho ake isaafa ,nintayu ropiyiani nonok aa kumok nindim atoomonu loon tonena benkin.

Ore inkoitoi najingieki enteke tormutandao na nchere ilo naake matejo inewueji e jkia website enye nilo naa aibuuk enteke tinewueji niyiolo ake esaa niyieu nilo enkolong niyieu nilo ewueji niyieu nilo na kitodoluni taa tinewueji enteke na naishaakinopeyie imbuuk ore peyie imbuuk nikilikini naa ajo kalo orika kichori kaa saa ipang kanyio enare nias kanyio enare niata neaku naa keleke tenijingie enchoto ormutandao amu milo na aiput orkereri aosh impala tesimu ake ino imput nona tokitin naijo enkarn inonok , enkipande ontokitin pookin nayieuni.

Ore naa enegira maisha eteknoloji aikunari temaisha ang, naa nchere egira naa ena siai naji eneteknoloji aitelelek esiai oleng ,amu etaa naa ore siaitin naagoli apa naasi toonkaek, etaa toomashini eesi netaa kelelek, netumi ropiyiani neesi mbaa sapukin oleng terishata nabo neeku ajo naa siinanu, eitelelia esiai oleng, ore sii aitoki eshomo naa aitaa ketumi pooki toki te online. ore ntokiting naijo nkilanik ,ntokiting enkaji, nindim ake ningoru olduka lomirita teonline nilo ainyangu naa nikiyakini kake kenare ake ningas ajuru pee niminie ropiyiani.

Ore naa esafari nalakwa najo naa nanu ashomo ,ashomo enkop naji Mombasa aaninye enkop nalakwa oleng ,amu iya saai kumok oleng eton eitu ibaya naa keisidai ina kop ,enkop sidai oleng, nilo adol intokiting kumok, ashomo naa adol Indian ocean nalo ajing atua ina are ,naosh enkare toonkejenk nadol intokiting kumok, nadol iltunganak kumok oyetuo siininche aas ina siai .nashomo naa apa tenteke nashukunye naa aitumiyia ena gari enkima naji SGR neeku ashomo na apa nanu adol ntokiting kumok nadol ilashumba oyetua naa eingua kulie kwapi adol ina kop neeku naa atonyora apa oleng neeku sii atishipakine apa oelng.

Ore emasho sapuk najo nanu ashomo, naa emasho apa natae tormarei lang ,emasho apa naitutumi iltunganak pookin lormarei naa kumok naa amu kisapuk ormarei oleng ,naa keponu naa apa mpaka kulo distance cousins neeku emasho sapuk naa amu natonyora oleng amu eshomo nkolongi uni nashomo atumore iltunganak oleng likiata enikibaikino kake mikiyioloro, nitoki naa aaku nikipuo ayiolouno nkipuo atum naa bont tenebo ,nikishipakino oleng naa neyau naboisho wenyorata sapuk oleng tiatua ilo mareei ,neeku kajo atonyora apa ina masho oleng ,naa kayieu ake nitokini aata tenake rishata na ake sidai.

Ore naa siatin neme nedarasa naa kaidim ayautu embulunoto enkerai tombaa naapasha, amu ore matejo naaji ntokiting naijo endala onkera teboo naa kelo naa aitubulu enkerai nelo aitagol osesen lenye ,nishomo osesen biotisho naa ore naaji nkulie tokiting naijo eranyare ,kulie tokiting naijo clabs naa kelo aisaidia enkerai peyie eyiolou atotoni naa oltunganak ,nilotu airorie iltunganak ,neyiolou naa airelaata oltunganak .ore nkulie siaitin ake kumok naasi teboo edarasa naa kepuo aitubulu orkwak lenkerai ,napuo ayau naa erikore taiatua ena kerai nelo naa sukul aitayu enkerai etipat oleng, naa olarikoni, neyiolo naa atotoni oltunganak neeta orkuak sidai naa lekanisa.